iyiolo enaiposha sapuk oleng naa lake naivasha, ninye esapuk oleng, naaninye oshi epuo il trourist aing'or, kisidai amu ke attract oshi ninye iltunganak loo nkuapi eboo, neeku kisho kenya ropiyiani, neeku kisidai amu keeta nguesin naijo hippopotamus, naa kepuonu sii duo irmusunku aadol nena kukinik.

Yielo ene wueji naa entasat nanuta Daktari Neeta oldakitari amu keifunsa ajo kaa bae nagira aasa tiatua osesen lenye, Yiolo ena bae naji enutai kesidai amu keyau enkera Enkop naa kesidan enkera. Yiolo Nkera naa Emayianata naing'uaa Enkai, Yiolo Nkera naa ninche naisaidia Entoiwuo enye, Yiolo sii duo mme sidai ena baye amu Kiko iltung'anak, Keiko Nkera kutitik metupuku Tesukuul nemitoki aisuma naa entoki Ina nemesidai. Keishiakino Enkera nebaiki ewueji neishaakino pee etum Esiatin Enye sapuki sapukin. Ore ena bae sii duo naa kegol oleng' tenegira entasat aiu Enkerai naa Keme oleng'.

Ebae sapuk ena naji vaccination Yielo ena bae na kesidai oleng' too Nkera metabaki ilarin, Lari obo Olopaitin isiet, ore ena bae naa keiteru teneini Enkerai ometabaki lelo Arin, Keitoki ake sii aisaidia Enkera peebulu neisaidia sii Enkera peemetum imoyiaritin nem neidimieyie imoyiaritin peeku sidai oleng'. Neisaidia tii duo Enkera tiatua embulunoto enye.

Yielo ena bae naa Engipang'ata naapuo iltung'anak enkuapi eboo aipang' aapuo olikae Osho, yielo ena bae naa enetipat amu keisho iltung'anak peepuo ayiolou engulie baa Enkop, nepuo sii Enkae kop naisho ninche iropiyiani otoomareta lenye, kesidai ena baye amu Keiko iltung'anak pee eng'enu oleng' neisaidia sii duo iltung'anak. Yielo ena bae keisho iltung'anak peetum ideas ibiasharani naiteru tiatua Maisha enye.

Ketii irpolisi ene, netii egarri lorpolisie netii sii duo Enkima. Neeta kulo polisi irisasini, yielo ene weuji ejio kegira iltung'anak aendamana, ijio netapejo sii duo orbaribara ejio ena garri enagira Aiko iltung'anak peemitoki ake aiyandamana, kajo ore sii duo kulo polisi ijio iloogira aicontrol kulo Tung'anak peimitoki aendamana tiatua ena maendamano. Yielo tiatua ena maandamano ejio ena garri keeta enoshi toki naji tear gas teshumata peistop iltung'anak neas Intokitin nemeishaakino ena maandamano.

Enkera Kuna esukuul naata endaa Neeta esaanini natii endaiki Neeta Enkilanik esukuul Yielo kadamu apa kira enkutitik kitii idarasani eabori, kitii esukuuluni esirkali naa keishori iyiok endaa tiatua sukuul naa endaa kinyi, endaa nemekindaraposh sii duo, Kaitadamu ena toki osina otii apa Primary oleng' kwansa primary esirkali. Enkinyi ndaa apake kinyorri naa endaa nemekiraposh naa endaa nemeeta shumpi.

Keyiolo elukunya aii naa ketii irpasatani ene wueji, netii sii duo isipikani, Neeta sii duo kulo Tung'anak mayiolo tenaa ke Fathers, brothers enaa kulo le Catholic. Naa Yiolo tene wueji naa ejio keeta entoki nagira aitangasa, etii sii aatoni netii iloogira aitashe. Kaitadamu oshi Nanu ena toki Catholic service, keeta sii duo dosari enoshi naomoni e sista Teresa.

Ore ene wueji naa irpolisi arashu keidif neishopito enkilanik enye wonkopiyiani enye. Ore oshi ninche naa kegira aitirain Aiko Kenya, aarip Kenya ashu egira aimuch tiatua Holidays sapuki sapukin, natii orais. Yielo ene wueji naa kelotu oshi orpresident leKenya aiinsepect kulo Tung'anak. Ele sii duo kulo Tung'anak niche orrip peemeponu ake aidaki iyiok iltung'anak leboo.

Tanatum naaji Nanu ilturrurri arashu aa silen' naa kasidan oleng' amu kayieu Nanu esile naa naka kayieu esile natumie eropiyiani, Yielo Nena ropiyiani tenatum naiteru beashara, beashara naa keishiakino ajo kaisho iropiyiani, teneas Ina beashara naapiki enkuti ropiyiani naa kaponaa paitoki aitasapuk Ina business Metaa tenesapuku Ina siai ai nalak Ina sile naata teilo turrur eilo turrurri. Ore sii duo ilo turrur naitoki Aya enkituak kumok pee kilepunye ate anaa enkituak nikisaidiana.

Ketii Enkera esukuul ene wueji naa sii duo olchata sapuk oigero Ndoa za Mapema, Non governmental organization Ore oshi Nanu intoyie ormasae aapa nemeyieu neisuma ashu eyieu entoiwuo enye neishooyo araka, ketorronok ena toki oleng' amu kesho Enkera effects oleng'',keeta effects Oleng' too Nkera amu Keiko oltung'ani pee elo aijiachilia neichapa oltung'ani amu meeta control emaisha, neisho sii oltung'ani metaa meeta Maisha sidai amu meeta oltung'ani oitake care nemeeta sii duo iropiyiani. Ketorronok naaduo amu meeta oltung'ani mpang'o efamili enye, neemeta sii duo eng'eno SAPUK tengaraki familia. Yielo sii duo ena toki keisho nimisbehave.